Mae en maua. To mauani ipidhe e aluora kama jii odakie ei dala kata e tie ot. To mauani neno majaber ainya kendo omiyo kamoro neno maber. Kendo oyuayo wang' kendo engi tik maber. Berne maokelo ka oketo tie ot kata opidhe e tie ot. Miyo ng'ato bedogi mijing'o mar rite maber mondo osik kobedo kamano kata maber kabisa moloyo kaka enno. Ober e ndiso aluora kata ka ikete e tie laro mar ot kata oko eidier dala.

Gimatimore ka en ni yath mar apoyoni mangolemo osekethore kendo apoyogo dhi kagima kethore. Gisechako kethore. Nitiere mochiek maosechako towo to chaloni apoyono ntiere tuo mosemake momiyo kata yien ekorekanyo towo kendo otou motuo gi echunye. To apoyogi mangi malo pod beyo to mangi piny osekethore. Nyalobedoni owegi, ng'ama dwaro tiyo kodgi onge kata nitiere tuo moro modonjo kendo oketho apoyo moseikore mosechiekgo.

Gikmaabiro loso manyien kata mabirotimo maber en ni abiromanyo gima iting'o godo pii maduong' kaka machalo kaka pipa kata gima duong' manyalo ting'o pii mang'eny moloyo moket kaeni. Moket kaeni tin ainya kendo dwarore ni gibed mang'eny eka mondo puodho mantie ka ni to gi chamgi oyud pii moromo. Koro ber ka obedogi gimaduong' ma iting'ogodo pii kato gino aketone gimasire maduong' kendo bedo pii achiel ma oromo puodho tee nekech mano birokonya rito saa e timo, eolone chamgo pii kendo biro miyo pii okrum sakasaa manyalomiyo yiendegi dhi maonge pii kuom thuolo malach.

Mae en apilo madongo ma iluongo gi dho ngere ni bell pepper kata capsicum to ka idwaloso apiloni e aluorani, mokuongo yier kama chieng' ntiere maromo seche auchiel odiochieng' kodiochieng',kamangi loo manyak kendo maonge pii mang'eny. Kuong iket kodhi e kamilosoe yiende, kama ng'ich kendo nigi pii kendo nigi liet be matin. Kae to ka kodhi osetii maosebedo gi iite manyaloromo ang'uen abich kata auchiel to igole kendo itere e puodho kama chieng' ntie.E puodho kanyo ibirobedo kiolone pii matin matin maokmii kanyo eko bedgi pii mang'eny ainya kendo inyaloketone mbolea kata maowuoke edala kata mar duka. Kendo ber ka igoyone yath matieko kute katamageng'o mondo kik obedgi kute manyalo ketho kendo miyo okochieg maber to ite mosekethore onegobedo nigolo chon kapokoketho jowadgi kendo kanyo okonego bed gi buya moramora .Ka gisebedo madongo to inyalo ng'adogi kaluore gi, gi nyak margi. Moko nitiere machiek maralum, marakwar kata maratong'.

Kaka anyalo loso chiemoni, abrokao okra to gi otungu mose ng'adi to gi nyanya be moseng'adi gi chumbi matin to gi moo mar chiele. Nyanya gin ariyo to otungu en achiel inyalo medo pilipili hoho kata saumu kaeto abrokao okra aluoko aeto ayueyo gi taulo mondo otuo maber kaeto abrong'ado wiyege tapoge mabet tindo matin, kae to aketo moo. Kosechwakore to aketo kitungu kata gi saumu be katiyogodo. Koselosore taketo nyanya. Nyanya ka osetore to iketo okra kata iduoko mach piny matin mondo kik obed mayuayore ainya. Abomedo chumbi matin to okaume kae to aborudo matin mondo kik oyuare ainya. Bang' dakika abirio kamae tabirogole ka oyom kendo abromedo dania kata pilipili hoho mondo omed ndhadhu. Itede gi mach mamalo kendo okmede pii nikech engi pige. Inyalo chame gi gimoramora miero.

Pur mar avokado oselokore e piny Kenya kamaniipidho mane, ipidho yiend avokado e dalani mana mar olemo maichamo kanyo to itiyogi yienno e loso yath kende. Kendo sani avokado nigi nengo kendo jii osepuro avokado mang'eny e kidenje mopogore opogore kendo avokado ipuro to itere pinje maoko kaka China maentiere kod nengo kabisa. Avokado sani ipuro e puothe madongo kendo nitiere kembe mamiyo japur jipo kendo gimiogi gige tich kendo gipuonjogi kaka ginyalo pidho avokado mondo giyud godo gimedgodo yuto margi ka giuso avokado margi e pinje maloka. Oseloko yor yuto nikech avokado nigi nengo kendo ka ipidho kata matin kende to ingi yuto maber bang'e. Osekao kar cham moko maneipidho chon nikech yuto mare nwang'ore ni nimalo moloyo mago kendo sani pur mar avokado oken mana gimoro ma ikao kamano kaka chon manikete kaka yien samoro mar tipo manie dala to gi olemo. Omiyo pur mar avokado osedhi mabor ainya.

Ka aneno gini to gimabiro e pacha en yore manyasani ma iloko godo pesa e ong'ue yamo kaka mpesa kata airtel money ma itiyo godo e loko pesa kowuoke namba mar simu kata e bengi kabire sim. En ranyisi mar tich matimore mapiyopiyo ka idwaloko pesa to dhi mapiyo kendo en tich ma duoko omedo. Arita mari mari mar omenda ni mane simu kendo ionge gi kibaji sama iloko pesa kadhie namba machielo kata kiorone anyuolani kata ka itero e bengi machielo moloyo ka iting'o pesa e lueti. Gini mondik kani inyalotigodo e yuayo jogo madigomb oro pesa kata tiyo gi yoregi kendo manyisogi ni yorni oyot kendo odhi piyo kendo kuo e yoregi odok chien. To mondinyal tiyo gi yorni mar loko pesa ni nyaka obedni inyalo tiyogi gi simu kata gigo maitiyogo sani kata inyalo yudo ngamo

Ne asetiyogi cheque ka achulogodo muandu maneokelna gi jauso manedwaroni ochule e yorno moriere kendo neokodwar ni mondo ochule gi omenda ma aching' .Ne andiko chegno ka apong'o kamondike tarik gidue to gigiga maniichuleno kae to andiko nyinge en maneodhi yudo pesano kae to andiko karom pesa mane odhi yudo kanyo, kaeto naketo sei manyisoni nayie ni mondo pesano ogol kowuoke bengina kadhie mare nekech nokodwar kata mana chudo e yor simu kata ong'ue yamo. Ne aketo gimanyisokano ni ene ma nyaka to nechule pesano e akaontno aetonokao pesano maodhigodo e bengi kendo pesano jo bengi nong'ado e akaontna katero e mare. Kendo noyudo pesano bang' ndalo adek .Ne adong' gi ranyisi manyisoni pesano nachule.

Kae en kar thieth kata kano kanyo ma jii yudo ma jii yude thieth e sama gin gi midhiero mag ngima . Jo joman kae gin lakteche kata jogo machiwo thieth jochiw thieth. Kendo kae gine kar chiwo thieth kanyo kendo chalo ka gima ginono gimoro ma giseyudo kendo gitemo ng'iye kanyakla. En kalatas mar picha kendo ging'iye ka girwako gigo ma gigeng'ore godo kaka gloves to gi gi gigo ma giumo go dhogi gi wiye gi mondo kik gi gimak tuoche kata gin bende. Gima gitimo ni nigi nengo ahinya nikech gini nyalo miyo giyud ranyisi moro ma ginyalo ng'iyo godo tuo mantiere kuom jatuo kendo konyo gi mondo gikony jatuo no oyud konyruok ma piyo. Kendo kaka ging'iye kanyakl amoiyo gibedo gi paro kendo ng'ato ka ng'ato nyalo konyo wadgi e ng'ado paro kaluwore gi gima giyudo ka kaka gidhi konyo jatuo no.

Weche mani kod nengo kae achiel en ni kae jong'anyo obiro kendo gibiro to gichalo ni gin gi muolo. Nyalo bedo ni gigoyo koko lakini gigo ma gindiko gik ma giting'o go oting'o weche duto ma gibiro ywago kata ma gibiro wacho . Ok giting'o gig lweny omiyo nyiso ni gin gin gi kwe gibro gi kwe .Obila to ochung' gi eiye kendo gin be giloro ne jong'anyo oko kech ok gidwa rado kodgi ma samoro nyalo kelo lweny. Aluora no oke orit maber kendo oket rageng' rageng' no konyo mana polise go to jong'anyo obiro kendo gin gi gi ich wang' gin gi kwe lakini gin gi ichwang' kendo giketo maino ni nyaka gibi kae kendo gin kamora chiel . Obila go temo kagima wuoyo kodgi kagitemo loso gik moko to lakini jong'anyo nigi giseketo chunygi ni nyaka winj gi kendo gichung' kanyo ma ok gidewo ka gin kanyakla kendo giwuoyo e paro achiel

Gimabiro e pacha ka aneno tijni en weche mag telo to gisiasa. Kae jasiasa kata jatelo osedhie debe kendo oseyiere kaka jatelo koro okinde osebiro mar mondo omii okau telo to kapoko okao telo okindegi to gijodolo nyaka telne e chamo muma kaosingo kaka obrotiyo kaka nowacho kendo obrorito ratiro mag jopiny momiyo owene telo kanyo. Kama chal kama nitiere mor ainya to kuom jogo maolocho kata jogo maoyie kod jatelo moseyier kendo madonjo e telo. Jal makama kaosechamo muma to owuok kendo odhi chako tich ayanga nekech piny oseyie kode kendo okinde osepuodhe mo omiye ratiro mar dhi chako tich. Dhano obiro mondo omii ginee wachni nikech jalni dhi tiyonegi omiyo ber kagineno kendo kakaginenono kaodonjo kendo ochako tich ayanga.

Gikma anyalo loso kuom not mar mia mar Kenya achiel en ni kaluore kod material maolosgodo kata gimaolosgodo pesani en kalatas. Anyalo keto mondo olose gi gino machalo kaka ma oriu, kalatas ma oriu kod juala mondo omii kik otii mapiyo kendo obudhi kendo kik rangineno kethre piyo. Bende anyalo duoko kiwango mare piny mondo obed mayot ting'o kata ka isoyo ei bag. Bende anyaloketo mondo gimoramora ma ondike pesani obed maa inyalo ng'eyoni en not mar pesa adi kata ka imule nikech mano brokonyo jogo mangi shida mangi, jogo maoknyal neno tonyalo mulo gikmoko mondo ong'ii ka omulo pesani to nikech ondike maa kimulo towinjore onyalo ng'eyoni mae en pesa adi bende anyaloketo gigo mondik matindotindo gi eiekalatasni mondo ng'ato ong'e kama endi en pesa madier kata ma ochuogi.

Gini ma en pesa mar Kenya konyo e yore mapilepile kata e kinde makende nikech itiyo kode mokuongo e nyieo chiemo mwachamo pile ka pile. Itiyo kode e loko ohala mabende kelo pe, omenda mang'eny kendo mawatiyo godo e loso muanduwa mamoko. Gigi be itiyogodo kata ka idhie somo to mondo iyud somo nyaka kata tiegruok nyaka ibedgi omenda ma kaichulo to ibotiegori eyo mayot kendo inyaloyudo godo gigo ma ipuonjori godo e yoo mayot. Omenda gi bende itiyogodo e sama ng'ato otimo maber to inyalokao omendagi kendo imiye kaka mich manyisoni otiyo matek kendo ipuoe. Omendagi bende inyalotiyo godo e yor wuoth kiwuok kama intie kaodhi kama chielo toichiwo omenda kendo idhi kanyo e yoo mayot kendo e yoo mapiyo moloyo ka diwuoth ma ichop kanyo. Omendagi bendekonyo e pur kata

Gimabiro e paro ka aneno gini en riuruok mar jofuambo e piny Kenya ma olos mondo orit ratiro mag jofuambo mantiere Kenya. Duolni ema chano chenro duto mag ute fuambo kachiel kod jofuambo e piny Kenya. En ranyisi mar dimbruok, rang'iny kod tim mag jofuambo e piny Kenya. Ene duol mapuodho jofuambo duto kendo ng'iyo ratichgi e kinde mopogore opogore e gigo mamulo tijgi. Riuruogni ema miyo jofuambo kata ute fuambo puoch gi pak sama gitiyo maber kata kum e sama gitimo gino maokodhi kare kata kagiketho chik mag jofuambo. Kendo mae e duol maloso kata ma mabidho rang'iny mar fuambo e piny mar Kenya.

E ndalo mootelo kanyo niichiwo pesa ma aching' kata cash money mane miyo ng'ato nyalo ketho saa mang'eny nikech inyalooro ng'ato mondo oterni kata inyalorite nyaka chieng' moro inene koreka imiye kata inyalodhi kumaentie mond ekokau .To sani gikmoko oselosi ma inyalo lokone ng'ato omenda kokalo e simu mana kaka itiyo kod simu kendo itiyogi apps ma oket kanyo mar lokone ng'ato simu. Ma osemio bedo, loko pesa obedo mayot kendo madhi piyo kendo mangi ari arita oosemedore nikech ka iloko ne ng'ato pesa e simu to okyot mondo ng'ato okwali kaka ka iting'o pesa ma aching' e ofukoni.